Kore neiko ntoiwuo te murua ang peyie ebik inkera aa biot rishata naapuonu moyiaritin, naa kepuo naa ninche aisho nkera daki sidan naata biotisho too seseni, meeta keeta nkera enche biotisho, kore aitoki nkae oitei naiko ninche peebik nkera enche aa biot nkata naapuonu moyiaritin, naa keya naa nkera sipitali motumo nkera chanjo metaa keterenate naa ninche seseni kata naapuonu ninia moyiaritin, kore aitoki nkae naa kopuo naa ninche aisho nkera enye metaa ore peening ajo keibisiong nkerai neyae nkerai sipitali nkata nabo meshomo naa nkerai atum mbaare nolo naa nkerai aaku sidai biotisho enye, abaki nkata naapuonu moyiaritin teinia area naa naatiki.